Eeh kegirai adamu piiki keparuni pii keparuni amu ninchee apaa loetua yoo ene wuejii nikitii taata tanamara ninchee ang'ata kiimaritaa sinaitin kumook aasirita lmusungu oibuarr lkasii. Ang'ataa meitokii kiraa taata, ang'ataa mikioo abaki ntokitin najii sukuuli, mikiyoo aisaidia oote keasiritaa ltung'ana lkasii nemereet yoo. Enia ntokii pee aparunuu ninchee oleng.

Nkaitubuluu kuna naitubuluaki to ng'ojii naboo naa kesasharii pee eyaai ng'ojii naisia poo otuum aitubuluaki aitibirakii. Neitai nia nkop ndaa sapuk alang' tana keikarkari to ng'ojii noboo.

Olchamba lino Inga's aparru tene niparru sii ajo ketii mbegui supati inewueji nidolta kekumok ake ilooyieu nepuo aayau nena pekui supati pee etum aatuun ilchambai lenye pee etum endaa sapuk amu, esupati mbegui natii enewueji.

Oore enkop ang naa kaikinyi enkare oleng. kaikinyi enkare oleng neitoki sii aaku mesupat enkulukuoni oleng. Niaku kegol eunoto on'daiki napaashipaasha. Niaku keyiolo iltung'anak tenkop ang aajo inkunyi daiki aake nabulu. Niaku naakeyie naa meeta iltung'anak ina kisambuare sapuk.

Kadolta emisa natii ilorikan netii sii ilorikan loolakuaniki penyo tadua ena misa kiteleikino isaanini naatii endaa kiteleikino nkijikoni nkalemia kiteleikino nkilasini are kijo oshi iyiook nkoombe ashu enkoombe englas netii oltupa obo orpira oare kepaashipaasha sii kulo kijikoni menyanyuk pookin kadolta sii enkaina oltung'ani naiteleikino emisa inye taake entoki nadolita ompalai sii adolta mpalai naitelekino sii ake emisa.

Nkijit edungitoi tena mashini aadung'oki iswam tadua nena kujit naa kitumiari embata enkolong' tena kop ang' aisho nkishu ekule tekulie kuapi.

Ore tenkop ang' naa oloshoro enyai oleng' nemetumi ake oloshoro epuoi ainyiang'u kidong'i ang'as irpaek ore ena mashini nisaidia iyiook midong'i irpaek idong'i pee eyieri loshoro enyai oleng' neeku ore ena mashini enetipat oleng' tenkop ang'.

Oore entoki naloito dukuya teene wueji naa olodo, teneng'oruni iswam olodo nemat iltung'anak ton'daiki. Keibung'i ebaiki iswam arem naa ekiretoki iltung'anak kumok peerem nena swam